Ka warango kanyo mano waneno kamano en pur. Kendo en pur mar dhok. En pur maa osetimore epiny masani nikech ok ochalo kaka pur mar dhok mane itimo chon e ndalo machon kind kwerewa mane iyudo ka jogo mane timo pur ne gi pidho dhok mang'ey. To kawarango pur manyasani iyudo ka jogo ma timo kendo gin iyudo ka gi pidho dhok ma dhoo dume kendo gi yudo ka giyudo duoko mang'eny kendo gi yudo chak mang'ey kata duoko ma giyudo koa kuom chiaye ma gi pidho giyudo mang'eny. Ka warango lokruok osebedo mang'eny ekind kaka nitimo purno gi sani, iyudo ka kaka ute migero mar dhok sani opogore gik kaka ute migero ndalo machon kendo purno sani oseloko ngima mar jopur mang'eny iyudo ka jogo mo mapidhoo dhok ainago iyudo ka ginyalo ginyalo yudo omenda magi dwaro kendo gi nyalo dak engima madwarore.

Kawarango kanyo mano waneno ka mano en pur mar dhok. Kendo iyudo ka en pur ma itimo mar dhok matin, iyudo ka japur ok opidh dhok mang'eny iyudo ka opidho dhiang' achiel, koda moro kendo gin dhok matin. Iyudo ka achiel en dhiang' madichuo kendo en rwath, to machielo iyudo ka en dhiang' mamiyo. To eluorana iyudo ka purno itime gi dhano matin kendo iyudo ka en pur mayot. Nikech mar mondo mi ilos kul kuma dhok dake ok idwar gigo mang'eny. Kise yudo mabati matin nikech gin dhok matin iloso kibanda moro matin ma inyalo luongoni kul kendo dhogi ariyo kata adek nyalo nindo eiye kanyo. Okinyi kochopo ti terogie pap kendo gi chiemo odhiambo kocho to iduogogi kendo imiyo gi pii.

Kawarango kanyo maber to waneno ka mano en pith mar anguro kendo karango waneno ka anguro moko ose nyuolo nyithindo mang'eny nyithindo ma kawarango to waneno ka gihawo kar apar. Mokuongo gino matimore kanyao, anguro ka osenyuol to dwaro ni nyithindo odhodh kendo min gi olosre obed motegno eka ginyalo yudo kaka bang kanyo to ginyalo chiemo ginyalo manyo kaka gichiemo lakini ka pok gibedo motegno maber dwaro mana gi dhodh kowuok kuom min gi ka koro waneno kanyo ka anguro man kanyo gilaro mar mondo mi gidhodh eseche achiel to ka warango anguro go ng'eny ahinya manyiso ni ngin anguro monyuol e odiechieng' achielm kendo gin anguro maromre to gidongo marom kendo gibiro gin anguro madendgi beyo, gibiro losore.

Kawarango kanyo mano waneno ka mano en pur kendo en pith, en pith mar rombe. E aluorana iyudo ka pithno itimo gi jopur mang'eny ahinya. To gima omiyo en gi nengo e aluorana en niya, kawarango pur mar rombe iyudo ka jopur mang'eny kendo jopith mang'eny opidho rombe to chiemo ma gimanyo ne rombe ok gin chiemo moro amora kaka inyalo ter rombe e pap to chiemo. Iyudo ka mar mondo mi rombego ochiem nyaka ginyiew chiemo nikech magi rombe, ok gin rombe ma kawaida gin rombe ma wanyalo wacho ni gin mopogore kendo gichalo mag gredi. Mar mondo mi gichiem nyaka nyiewnigi chiemo kendo nyaka migi gik moko kaka chanjo, nyaka ket kuma gidakie maler. Ute migero negi opogore emomiyo iyudo ka gin gi nengo ahinya to jogo matimo pith mar rombe ainago iyudo ka gin jogo maloso omenda mang'eny ahinya kendo purno oseloko ngimagi, iyudo ka ginyalo tero nyithindo sikul kendo ginyalo timo gigo mang'eny ahinya.

Ka waneno kanyo mano waneno ka en japur mar rombe, kendo gin rombe ma ilielo bang' ndalo ka ndalo gi iyudo ka jogo kata jago matimo pur mar pith mar rombe ainago, iyudo ka giyudo omenda mang'eny ahinya nikech bang' ka oseliel gi to yier kata yier ma waneno kaeni inyalo ti godo eyore mang'eny ahinya. Inyalo ti kodgi eloso lewni, inyalo ti kodgi eloso ongede ma inindo go, inyalo ti kodgi eloso gigo mang'eny ahinya. Omiyo ber ma wayudo kuom kuom gigo mawaneno kanyo ka kelonua kata ka waneno yier ma waneno kanyo oa kuom pur mar rombego nyalo konyo eypre mang'eny ahinya. Mokuongo inyalo ti kodgi eloso lemni, lewni ma dhano ruako pile kapile bang' ka japur oseuso bang' ka japur oseuso yier ma waneno kanyono, oyudo omenda manyien monyalo puonjogodo nyithinde kendo onyalo chulo godo ot, onyalo timogodo gige mang'eny

Kawarango kanyo mano waneno ka en pith kendo mano en mar gigo ma gi dho Kiswahili iluongo ni bata mzinga. Kendo kawarango e aluorawa iyudo ka pithno ok time jopur matime ok time eyo malach, iyudo ka jagono matime opidho kata mahawo apar kende kata ka ng'eny ahinya to iyudo ka ok chop kata piero abich. Nikech mokuongo kawarango, gin gigo matin ahinya, gin gin lee matin ahinya mondo mi wayud e piny masani, to mar ariyo kendo chiembgi ok chiemo mayudo yot nikech wanyalo wacho ni gichamo chiemo kaka gweno lakini chiembgi ok yot kendo pith margi ok yot ahinya kaka waparo nikech ka warango nyaka wayud kaka ginyalo dak maber nikech pith margi ok chal kaka pith mar gweno, kaka gweno ipidho pile ka pile to gweno iweyo wuotho oko. Mar ariyo pith gi ok yot ahinya kaka pith mar gweno, gweno inyalo yawone okinyi to oduogo godhiambo, Kawarango pith mar lee ni to wayudo ka ok en pith mayot ahinya.

Kinde mokwongo mane watimo tijno niyudo ka pek mang'eny bedoe, nikech mokwongo pith mar gino mwaluongo go gi dho Kiswahili ni Mbata mzingo ok en pith mayot. Kendo ok en pith mayot kaka pith mar gweno. Kech gweno en gino ma inyalo weyo to okinyi to godhiambo tiyudo ko oduogo e ot ka kende. Lakini ka warango pith mar, kawarango pith moroni to wayudo ka opek ahinya. Kech mokwongo nyaka wagerne ute mopogore, kendo nyaka waketne chiemo mopogore. Nyaka wamiye rit maber, kendo rit mare inyalo yudo ka nengo ne nimalo moloyo kaka dwoko mwayudo kuomgi. Lakini bang' kanyo to wayudo ka ringe kendo kata tong' ma onyuolo en pesa mang'eny ka ous. Ndalo manatimo pur no, niyudo ka gigo mang'eny ne timore. Kech iyudo ka mokwongo mar mondo mi iyud chiemo mochamo iyudo ka nengo ni malo, kendo mar mondo mi iyud chiro kata chiro ma inyalo uso ringe. Iyudo ka chiro onge kata jogo ma madwa nyiewo, ne tin ahinya.

Mokuongo kawarango kanyo mano en aina mar tugo. Ber manag'eny wuoke kawarango gino. Mano tugoni kata ber manag'eny mang'eny wuok ahinya nikech ,mokuongo nyithiwa manie edala nyalo yudo kaka ginbe giyudo ka ka gin gino morogi kata gin bende gimb mar mondo mi gichak tugono. To tugono mokuongo wang'eyo maber ni okelo ne jogo matuge omenda mang'eny kendo en tugo magero del nikech kata kawarango jogo man kagi gin jogo madendgi beyo ahinya kendo en tugo, maber kuom wan jogo kaka gigo ,mabeyo mawayudo ka waneno to en gino ma seche ma iol kata seche ma ionge gino minyalao timo to gin gigo moro wang' kendo inyalo bet tirango to umor kanya achiel gi jogo ma udak godo kata anyuola mari.

Kawarango kanyo mano waneno ka mano en pur mar apuoyo. To an mokuongo an pur no ok mora, nikech nitie ndalo mane owadwa timo pur apuoyo to nodhi lal mang'eny ahinya. Nikech ka aparo maber to apuoyo nego ne osepidhogi ne osepidhogi bang' ndalo mang'eny, nosepidhogi mahawo dweche mahawo higni ariyo. Lakini nochopo kinde mane gichako tho kendgi. To ne ok githo niwach ochuo gi sindan kata ni ochuogi gimoro amora kata ni omigi tuo moro amora. Iyudo ka githo kendgi giwuon nikech nolok nigi chiemo mane gichamo to iyudo ka bang' kanyo to achiel ochako tho, to machielo ochako omiyo morono omiyo machielo tuo. To ne githo kamano ma girumo tee. Omiyo pur kata pith mar apuoyo en gimatek ahinya to gino momiyo en gik tuo margi ok ong'ere maber. En pith dhano ok ong'eyo kata tuoche mag gi dhano ok ong'eyo kaka ginyalo thiedho maber. Kata chiemo magichamo. Yiero chiembgi tek ahinya emomiyo iyudo ka owadwa ne okalo e pek mang'eny mar mondo mi otim gini maber.

Kawa kawarango kanyo mano waneno ka en pith mar awendo kendo gin awendo matindo ma koreka onyuol to gino mabiro e pacha ka anono tijno inyalo yudo ni gin awendo ma osetieko gimoro kaka dweche dweche ariyo kamae nikech kawarango ok gidongo ahinya. Too gino mabiro epacha kendo iyudo ka pith mar awendo ok en gino madhano ong'iyogo omiyo inyalo yudo jalno matimo pithno iyudo ka oyudo omenda mang'ey nikech ok en gino mantiere echiro kata kiwuok kar kae ni idhi uso awendo e chiro tiyudo ka nengo ne ni malo ahinya ki kipimo gi nengo mar gino kaka gweno kata gino mopogore nikech pith mar awendo dhano ok ong'iyogo kata ring gweno ma awendo, kata ring awendo iyudo kaa dhano ok ong'iyogo ahinya omiyo nengo ne ni malo kendo jogo matimo pith mar awendo iyudo ka yudo omenda mang'eny ahinya. Mar ariyo iyudo ka pith mar awendo inyalo yudo kaa odwaro gigo mang'eny ahinya nikech ok en pith moro amora kaka mar gweno kata gino moro amora ma jopith ong'iyogo kendo inyalo ni en gi dwaro mang'ey ma opogore.

Kawarango kanyo waneno ka mano en pith mar gigo ma waluongo ni apuoyo. To jogo matimo pith mar apuoyo iyudo ka giyudo ber mang'eny ahinya. Mokuongo apuoyo en chiemo dhano mapidho apuoyo kata jopur mapidho apuoyo iyudo ka ok inyal koso chiemo. Seche ma ikoso chiemo to inyalo loko apuoyo owuon chiemo ma inyalo chamo gi anyuola. Mar ariyo pith mar apuoyo iyudo ka okelo manyiwa maber kendo manyowa maloso ndalo kendo inyalo pidhie alot kendo inyalo pidhie bando kata gigo mopogore mang'eny. Mar ang'wen mara adek kendo pith mar apuoyo iyudo ka en gino mamoro wang' ahinya. Kendo apuoyo owuon kiuso to inyalo yudo omenda mang'eny, jopur ma opidho apuoyo giloso omenda nikech apuoyo achiel kende inyalo yudo ni oromo omenda makalo siling' miya abich to mano kuom apuoyo matin. To mago madongo inyalo yudo ka ochopo kata e omenda mang'eny maromo kata siling' elufu achiel omiyo jogo matimo pur mar apuoyo yudo ber mang'eny ahinya. Mokuongo en omenda, mar ariyo chiemo, mar adek manyiwa gi gigo mang'eny ahinya.

Mokuongo ka warango kanyo waneno i mano en pith mar apuoyo. To mar mono i ipuonj ng'ato kaka onyalo chako pith mar apuoyo, mokuongo nyaka inyise ni obedo gi omenda madwarore nikech apuoyo dwaro omenda mang'eny. Inyalo yudo ni apuoyo achiel matin inyiewo omenda makalo siling' miya ariyo, mokuongo kochako to nyaka obed gi apuoyo ariyo, onyalo bedo kod achiel madhako kod achiel madichuo. Ma bang' kanyo gibiro nyuol kendo ginyalo medore kamano kamano. To ka igero ot to nyaka ibed gadier ni piny koda gi kuma gidakie oromo ondamo achiel manyiso ni gidak kuma othulore. Mamiyo gibedo mabor gi gino manyalo monjo gi, gigo kaka guok kata gigo kaka morno manyalo kayogi gotieno makoro gidak engima ma, ngima ma onge gigo masandogi. Nikech apuoyo en gino ma , ok en pur madhano ong'iyogo, omiyo inyalo yudo ka giyudo tuoche ma opogore kendo pith margi nyalo bedo matek ahinya ka ok otang'. Mar adek nyaka ging'i chiemb apuoyoni. Gichamo gigo kaka oboke mayudore e ndalo.

The backgound is noisy throughout the clip.

Ka warango kani, mano waneno ka gin nyithindo matindo kata ojande matindo, gin kanyo kendo giting'o kweye madongo. Anyalo wacho ni giwuok a mile kata wanyalo wacho ni gitiyo e ndalogi. To kaka tijno oselokore e alworana, iyudo ka kaponono ni in amali, to tinde dhano kawo lony manyasani kendo giketo e ndalo. Iyudo ka tijego ma itimo gi kwe sani itimo gi lony manyasani, kendo masin kata tinga nyalo timo tichno, iyudo ka dhano mane timo tijegi, tinde iyudo ka tijego bayogi ,kendo giyudo ka gidonjo e tije mopogore opogore nikech sani japur mora mora nyalo dwaro ni masin kata lony manyasani ema otigodo e ndalone.